Pur kaka yo mandiko ji tich, pur kaka yo mar yudo pesa, pur kaka yo maloko chal mar alwora. Pur ma inyalo tim kata e yo matin.

ne atimo tijni higni ariyo mokalo kane arado gi nyathi skul moro mane ja klas aboro. Ne oluoro joma chuo ahinya kendo nabedo gi gombo mar ng'eyo gimomiyo kamano. Natemo wuoyo kode kuom seche malach, kendo kanochopo seche machienm noyie mondo olosi to kata kamano pi wang'e ne chwer. Ne owacho na ni owadgi wuon mare monyuole, ne obambe kane ojaklas a dek. Kendo ne oting'o ne pala, mano emomiyo ne oluoro joma chuo.

Fuambo kod keyo mar weche mawuok kaa kod kacha. Chiwo tich ne jofuamb weche. Golo weche ayanga mopandi kata maokdwarni jopiny ong'e.

Sikul ma oyawo dho ode ne nyithindo moramora ma otieko klas aboro kata ma ok otieko. Mondo odhi otiegre ka giyudo go paro kendo ikonyo gi e yo made gichakgo ohala, kata yo ma de gidikre go giwegi.

telo ma temo mondo boma obed maler, kendo mondo ng'ata ng'ata mauso ka hono kik bed ni dino ndara kuma dhano kadhoe, to gibedgi kargi mar uso.

Pith mar rech ma iloso godo pesa: rech ma ipidho to dongo kuom ndalo matin kendo gidongo e yo mapiyo piyo. Tich manyalo wuok kuom pith mar rech: pith mar rech e yo mar luongo welo.

Ranyisi ma tang'onwa kuma piny duto opogore e diere, ranyisi ma tang'o kuma piny mar Kenya lietie go moloyo kuonde duto.

Magi jotich mag kambi maduong' e piny Kenya ka matiyo tich keyo teko mar sitima kuonde duto. Gichung' kanyakla kendo igoyogi picha.

Kony duto masirikal chiwo ne oganda mar jokenya kaka otiko mar nyuol, otiko mar riembo gari, bedo kod kipande, otiko mar wuok oko e piny Kenya kidhie pinje mamoko.

Tijni osebedo maonge ohala e ndalo ma sechegi nikech ngima osebedo matek. Kendo ng'eny jopur ywak ni sirikal ok kony gi e yo mar pur kaka chon.